ok Gima aneno kae to biro e pacha en niya, customer oa nyiepo kuom Caroline to onyepo gi miya achiel gi piero aboro to ochulo e till namba mare, maen nono abiriyo, nono abich auchiel adek, aboro aboro abich aboro. Ochulo miya achiel gi piero aboro. Ochulo ir Caroline Nyambura migwi.